Maeni en picha janyuol moro ma miyo gi nyithinde ariyo. Gima timore kae en ni itang'o nwa kaka gidake odgi, gigo ma gin godo. Kendo chal ni katobedo ni okgin maber ahinya, gionge kombe mabeyo, gionge mwandu mang'eny ma ji bedo godo, to pod gin gi mor. Aeto bende ot ma gintiere bende nenore ni tin, nikech kama miyo nide kata kama ji ninde opog gi kor budho koti mana gi otamba miluongo ni katen. Aeto bende, a ka gidwa bedo to gibedo mana piny. Kombe moko mang'eny madongo dongo kata mag sofa gionge godo.

Gimatimore kae, en ni dhok odhiye pap mondo omi omanye chiemo koda pi maginyalo modho, to rwedhi ariyo oromo e pap kanyo, koro sama rwedhi ariyo oromogi, gichare, koro nyaka gipimre teko mondo ging'e ni ng'a tek moloyo wadgi ka gitiyo gi dhawo. Sama gidhawoni, to gipimore teko ni matek ema biro dong' ka tawala kata ka timo, ka kwayo gi jowetegi, to mayom yom cha, biro nenoga matekni, to wene thuolo ma korka kore. Koro ok gibithoro ka gidhawo nikech luoro biro bedo e kindgi.

Gimatimore kae, en ni mine owuok gi mitungi kata gi mbugru mondo gidhi gimanye pi ma ginyalo tiyo godo e utegi. To kaluwore gi kaka gineno, gineno jok ma ool ahinya kendo jok machieng' chamo, aeto ngimagi bende, ok chal ni ber nikech chalni kama gintiere en kama chiemo ok yudre e yo mayot, to sama ng'ato tiyo gi muya mang'eny kata sama ng'ato wuotho kadhi kamabor ahinya manyo pi, to dende jony, aeto bende onyalo bedo ni seche moko, kata teko mar dhi kwonde maboyogo nyalo bedo ni onge. Aeto sama chieng' rieny ahinya bende, iyudoni kwonde magiome pi go, bende bedo motuwo, omiyo ginyalo dhi ni giomo pi, to gikone gidwogo dala ka ok giyudo.

Maeni en tich mar pur, to ber manayudo kuom tich mar pur en ni samipidho cham kata sami pidho alode moko, to iritogi maber, idoyogi e wang' sa, imiyogi mbolea e wang' sa, aeto koth bende odhi ochwenengi e wang' sa, iyudo ka iyudo chiemo ,kata ka en oduma, iyudo mikayo, minyalo tiyo godo e ot, to kapo ni nipuro kamalcha kata kamaduong' to inyalo yudo cham moko ma bende iuso. To sama iyudo chiemo ma ichamoni, odhi konyi kungo omenda nikech koro ok ibitiyo gi omenda e nyiewo chiemo manionge godo cha mondo ibed godo. Aeto sama iyudo keyo mabup, nyiso ni chiemo moko kata chiemo moko mikayo ibiro uso, to kiseuso, ibiro yudo omenda. Mano bende biro konyo japur mondo omi oyud gigo ma oonge godo ma ne ok onyal pidho e puodho, kokalo kuom omenda modhiyudo kouso chambe manokayo e puodho cha.